Oganda mang'eny tiyo gomenda kagioro ne osiepe kod anyuola mag gi, kendo ka gichulo godo ne nyithindo omenda mag dhi e skul. Kendo jomoko be golo omenda go ne ka miyo jomoko. Kendo omenda moko jogo tiyo godo e yor ng'iewo chiemo, ka ng'eny gi en omenda mok itiyogodo mana e ng'iewo gik moko.